Menyaga tĩĩri nĩ mũnoru kũigana wa kũhanda ndarora rangi wa tĩĩri, angĩkorũo tĩĩri ũcio wĩ na rangi mũirũ nĩ kuuga tĩĩri ũcio nĩ mwega wa kũhanda. Kerĩ ngarora igunyũ, angĩkorũo tíĩri wĩ na igunyũ nĩ kuuga tĩĩri ũcio nĩ mwega wa kũhanda. Gatatũ angĩkorũo tĩĩri ũcio nĩ ũramera ria nĩ kuuga tĩĩri ũcio nĩ mwega wa kũhanda.

Arĩmi aingĩ mendete kũhũthĩra mĩtaro kũhanda waru, nĩũndũ wa kũrekereria maaĩ na rĩera mahĩtũke wega thĩiniĩ wa tĩĩri. Kerĩ, rĩrĩa mũrĩmi ararĩmĩra nĩ raithi kũrĩmĩra rĩrĩa mũndũ ahandĩte na mĩtaro.

Mbica ĩno ĩronania mbamba ĩhandĩtwo mũgũnda-inĩ, mbamba ĩhũthĩkaga gũthondeka nguo, ĩkahũthĩka mathibitarĩ-inĩ.

Ndahotire kũhingia mabata makwa ma kĩmbeca hĩndĩ ya Korona na gũthondeka thabuni, thabuni wa maĩ, na ngenderia andũ tondũ andũ nĩ mendagwo, mendagwo magathambia moko mũno hĩndĩ ĩyo ya korona.